Ũmwe wa mĩtaratara ĩrĩa thirikari inyitĩte nĩguo gũtũteithĩrĩria ũrĩmi-inĩ witũ, nĩtagũtũhe mbegũ njega ya mbembe hĩndĩ ĩrĩa tũreharĩria kũhanda. Mbegũ ĩno ndĩtoragio nĩ mĩrimũ, kana hĩndĩ ĩrĩa mbura yanyiha-ri, mbegũ ĩno nĩ ĩhotaga gũkũra. Na bado hĩndĩ ĩrĩa mbembe yarĩkia gũkũra, thirikari nĩ ĩtuteithagĩrĩria gũtũgũrĩra na mbei njega, tũgakorwo tũtirathiĩ hathara, na tũkona maumĩrĩra mega ma ũrĩmi.

Ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩagĩrithia kũrĩha magoti kũhũthĩra rũrenda, nĩ gũthondeka rũrenda rũrũ rũkorwo mũndũ no aingĩre na njĩra ĩrĩa hũthũ mũno. Na ĩmwe ya njĩra ĩno nĩ gũthondeka ũrĩa rũrenda rũrũ ona mũndũ atoĩ kũhũthĩra kompyuta, no ahote nginya kũhũthĩra thimũ ta ya mbatoni, harĩa arahihinya namba akahota kũingĩra rũrenda-inĩ rũrũ na akarĩha magoti make. Andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa moĩ kũhũthĩra thimũ ici cia mbatoni na nĩ cionekaga kwa raithi mũno, kuũguo njĩra ĩno no yongerere marĩhi tondũ andũ nĩ marahota kũingĩra rũrenda-inĩ na njĩra ĩrĩa hũthũ mũno.

Wongerereku wa indo cia ũrĩmi cia thogora wa thĩ iria ciumaga nanja wa bũrũri nĩ cinyihĩte tondũ indo iria nyingĩ cirauma nja wa bũrũri, nĩ cihotete kuongererwo magoti, na gũgakorwo ní hinya mũno indo ici kuonekana na thogora ũcio wa thĩ. Ũhoro ũyũ nĩ ũrakorwo wiwa kũritũhĩra mũrĩmi tondũ hĩndĩ ĩrĩa arabanga kũrĩma no nginya ahũthĩre mbeca nyingĩ mũno cia kũgũra indo ici. Indo ta macini kana ona mbegũ iria ciumaga nanja wa bũrũri nĩ cirakorwo ciĩ na goro mũno.

Ũhoro ũrĩa ũhutĩtie makĩria wiki-inĩ ĩno yathira nĩ kuona kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha taũni-inĩ ya Liverpool mũtwarithia ũmwe wa ngari akigũtha macambĩki a mũbira, arĩa maraceherekeagĩra timu yao kũhotana gĩkombe, ara magũtha na ngari na andũ aya nĩ maratuĩkire a kũũmĩra mũno, na hamwe ha andũ arĩa maraũmĩrire mararĩ ciana nini, na kaũndũ kau nĩ karahutirie mũno.

Ũhandi wa kũhũthĩra natharĩ, nĩ ũtũteithagia mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ tondũ nĩ tũhotaga gwĩkũrĩria wega mĩmera ĩrĩa ĩkuumĩra ĩna hinya. Mĩmera ĩno rĩrĩa twamĩhanda nĩ ĩhotaga gũkũra wega ĩna ũgima mwega, ona ndĩngĩhota kũũma kana hĩndĩ ĩria kũrakorwo kwĩna ũnyihu wa mbura, mĩmera ĩno ndĩtuĩkaga ya kũũma. Ningĩ ona kũngĩũka ona rũhuho, mĩmera ĩno nĩ ĩhota gwĩkinyĩrĩria wega na ĩgakũra ĩna ũgima mwega.

Ngũĩ cia Gen-Z iria cikoretwo cikiumĩra bũrũri-inĩ witũ, nĩ kaũndũ karĩa kangĩkorwo gakiũmĩrĩria mũndũ, nĩkũmenya atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ marahota kwĩmenya, na makamenya ũrĩa ũteti ũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ugĩcenjia ũrĩa andũ monaga maũndũ matige kũhũthĩrwo nĩ ateti aitũ, na makorwo ma, hĩndĩ ĩrĩa marathurana nĩ maramenya andũ arĩa mekũhota kũmateithia.

Nyama ya mũtura, henayo ĩgũthondekwo na nyama ĩthĩĩtwo, ĩgekĩrwo matumbo-inĩ. Na matumbo maya nĩmekũhota kũigĩrĩrwo igũrũ rwa rũtara rwĩna mwaki ĩgatinda ĩkĩgarũrwo ngina hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩhĩa. Na niĩ nyendaga kũmĩrĩa ĩna kachumbari na gatarĩ na biribiri niguo ngahota kũigua wega.

Mbiacara ya kwendia smokie nĩ mbiacara ĩmwe ingĩkorwo ĩgĩkũhee mbeca mũno, ũngĩhota gwĩbanga wega. Mbiacara ĩno kaingĩ yendaga handũ harĩa hena andũ aingĩ. Na ũkorwo ũkĩmenya kũruga smokie ici wega. Ningĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda mũndũ wĩna ũtheru mũingĩ nĩguo andũ matikahote kũmena smokie ciaku nĩ ũndũ waku kũgĩa gĩko. Ningĩ no ĩkorwo nginya ĩgĩkũhingũrĩra njĩra ya kũendia indo ingĩ ta matumbĩ magũtherũkia, ici nĩ indo igĩrĩ iria cihotaga gũtwarana wega.

Wa mbere, ngũmwĩra ambe ekĩre thimũ yake thauti nene, nĩguo tũhote kwaranĩria akĩrutaga wĩra ũyũ wa kuhingũra akaũnti yake. Arabu niegũcoka ahihinye mbatoni ya gũcoka thutha, nĩguo ahote gũkorwo akĩingĩra rũrenda-inĩ rũrũ rwa Kilimall. Rĩu kuma haha, nĩ ngũkorwo ngĩhota kũmũtarĩria indo iria ciothe egũkorwo agĩĩtio nĩguo akaũnti ĩno ĩhote kũhingũka, nĩngũmũtarĩria wega akĩonaga thimũ yake.

Ũkũria wa matunda maya ma nduramuthi, nĩ ũndũ ũmmwe wĩ bata mũno, tondũ ũndũ wa mbere matunda maya nĩ makoragwo na cama mũno, na nĩ mendetwo nĩ andũ aingĩ mũno. Ningĩ matunda maya no makorwo magĩgũteithĩrĩria mwĩríĩ-inĩ waku, na bado no mahote gũkũhe mbeca harĩa ũngĩkoragwo ũkĩenderia andũ a kwendia matunda kana we mwene ũgetwarĩra thoko-inĩ, ũkendia na ũkahota kwĩyonera mbeca cia gũgũteithia gwĩka maũndũ maku.

Niĩ nĩ nyendete mũno kũrĩa mbembe ya njino, kana ũrĩa ithuĩ tũmĩtaga mbembe choma. Mbembe ĩno rĩ, hena njĩra nyingĩ ya kũmicina kana ya kũmĩharĩria, no ũkorwo ũkĩhũthĩra riko rĩa makara na ũkamĩigĩrĩra o hau igũrũ ũgatinda ũkĩmĩgarũra nginya rĩrĩa ĩrĩagĩra. Kana ona riko rĩa ngũ, mũndũ no ahote gũcina mbembe ĩno na ndakamĩkĩre mwaki-inĩ mwĩngĩ. Na bado ũngĩmĩkĩra gabiribiri kanini nĩ ĩkoragwo na cama.

Haha haronekana nĩ mũndũ arahingia ũndũ wa ũrĩmi, na anga nĩ gũtua aratua kĩndũ kĩronekana ta rĩ macani. Macani maya nĩegũcoka amatware gĩthĩi-inĩ harĩa mekũhota gũthio na matuo macani marĩa mekũhũthĩka kũruga cai. Macani nĩ kĩndũ gĩ bata mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, tondũ nĩ kĩndũ kĩoyereirwo nĩ andũ mũno na nĩ kĩhotaga kũmahe mbeca mũno.

Ndagĩtarĩ wa magego, niĩ ndĩgwiciria nĩ mũndũ ingĩkorwo ngĩthiĩ kũmwona maita maingĩ. O mwaka-inĩ no ndĩbangĩre o maita ta merĩ, gũthiĩ kũmwona. Na to nginya ona maita macio merĩ thiĩ ngĩmwona, tondũ niĩ no ngorirwo ngĩturwo, ngorwo nĩ ndĩraturwo nĩ magego, no ngwĩciria nĩ wega mũndũ agakorwo agĩthiĩ, nĩguo akahota kũmenya ũgima wake na agakorwo ndaracemania na mathĩna marĩa atekũmenyaga.

Niĩ ngwĩciria ũndũ ũrĩa wa bata mũno, ũrĩa ikundi cia ũgima wa mwĩrĩ cingĩka nĩguo cihote kũhinyĩrĩria kũmenyerera, nĩ gũthomithia andũ wĩgiĩ maũndũ marĩa makoragwo makĩreha mĩrimũ mwanya mwanya, magakorwo magĩthomithia angũ, nĩguo mahote gwĩthema na mĩrimu ĩyo. Tondũ rĩrĩa andũ maramenya kĩndũ kĩrĩa kĩngĩmarehera mĩrimu, nĩ mekũhota gwĩthema na maũndũ macio na no mateithĩrĩrie mĩrimũ ĩkahota kũnyihanyiha.

Thirikari ya kaũntĩ yakwa nĩ ĩgeretie mũno gũkorwo atĩ nĩ ĩrahota gũtũma marori maingĩ magoka maburoti-inĩ ma andũ, makoya matakataka. Na ona kũrĩa thoko-inĩ nĩ makoretwo makĩiga matangi harĩa andũ maroka magate takataka ciao, na nĩ gũkoragwo bado na rori iroka kuoya takataka ici kwa wũingĩ mũno. Kaũndũ gaka nĩ gateithĩrĩirie kaũntĩ itũ ĩgakorwo nĩ ĩraikara ĩ theru mũno.

Ũndũ wa mbere na ũndũ ũrĩa wĩ wa bata mũno, nĩ andũ aya a KPLC no makorwo magĩthomithia andũ wĩgiĩ mathĩna marĩa mangiumĩra mũndũ akĩgeria kũiya indo ici cia thitima. Mũndũ no akorwo agĩcemania nginya na gĩkuũ giake, nĩ kũhũrwo nĩ thitima. Na ningĩ indo ta transformer, cibatiĩ cigakĩrwo handũ hacio mwanya, cikarigitĩrwo wega, ũndũ ũrĩa mũndũ atangĩhota gũcikinyĩra na raithi.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, na nĩ ũndũ wa gũkenererwo, tondũ nĩ kuonania atĩ mahinda nĩ macenjetie. Na andũ mabatiĩ gwĩtĩkĩra ũndũ ũyũ, tondũ ithuothe tũthiaga cukuru tũrĩ hamwe, anake na airĩtu. Koguo ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahota gũkorwo akĩona wĩra ta wa gũthondeka ngari kana mawĩra marĩa marutagwo nĩ arũme, andũ mabatiĩ magakorwo magĩĩtĩkĩra. Andũ makaheo mĩanya ĩrĩa ĩiganaine, makaruta mawĩra hatarĩ gũcagũra nũ kana nũ.

Niĩ borithi matingenagia ona hamwe, ũrĩa mahũthagĩra hinya wao hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngũĩ. Borithi nĩ andũ mekũhũra andũ, kana makahota nginya kũnyita andũ arĩa matauma ngũĩ-inĩ icio. Hena andũ megwĩtio mbeca nyingĩ mũno, na mũndũ nginya ndauma hakuhĩ na ũndũ ũyũ. Kana ũgakora hena mũndũ ahũrirwo nginya akoma thibitarĩ na mũndũ ũyũhandũ ha anyitwo atwaro igoti-inĩ. nĩ ũndũ mũru mũno urĩa borithi mahũthagĩra hinya ũyũ wao.

Ũndũ wa mbere ũrĩa thirikari ĩbatiĩ gwĩka, nĩ gũthondeka atĩ cukuru hatirĩ mbeca ciretio andũ, tondũ nĩũkoraga kwĩna andũ arĩa nginya matarahota kwĩrutĩra ona ciringi onemwe iria ciĩtagio cukuru-inĩ. Ningĩ nĩ mabatiĩ mathondeke mawĩram atĩ mũndũ o rĩrĩa arĩkia thukuru nĩ arona mawĩra. Nĩguo kũgirĩrĩria gũkorwo atĩ kwĩna andũ mararemwo nĩ gũthiĩ cukuru, kana arĩa marahota ona kũrĩkia cukuru makaga mawĩra makona no nakomagire bara-inĩ.

Niĩ ingĩarĩrĩria mũno mũno andũ ar`íĩ mendagĩria indo ciao mĩenainĩ ya bara, andũ aya rĩ mabatiĩ makarekagwo makendia indo ciao onokorwo ti bara-inĩ ciothe. Makathondekerwo kana makerwo bara iria matabatiĩ gũthiĩ tondũ andũ aya mena mabamĩrĩ mao, na nĩ marenda kũrĩa na kũnyua. Kũguo matibatiĩ kũgirio kũrutaga mbiacara ciao. Kana mathondekerwo thoko yao ĩrĩa mangĩthiaga makara indo ciao na makenderia hau matekuhũrana na andũ aya kana kanjũ ya Nairobi.

Ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩhũthĩrwo kũnina wagi wa wĩra thĩiniĩ wa mbeũ njĩthĩ, nĩ gũthondeka makambuni kana iganda gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩkia gũthoma gathiĩ onete wĩra, tondũ ũrakora andũ arĩa aingĩ matarĩ mawĩra nĩ andũ athomu, no gũtirĩ kũndũ mangĩthiĩ gwetha mawĩra. Kuũgo thirikari ĩngĩhota gwaka makambuni kana iganda gũkũ bũrũri-inĩ andũ ethĩ no mateithĩke mũno.

Nĩ ũkoraga kwĩna andũ arĩa marutaga wĩra ũyũ wa kũhanda mĩtĩ kana mahũa. Kuguo no wethere mũndũ kanya, aikaikare na andũ acio, kana arute wĩra, kana ona akahota kwandikwo wĩra kahinda-inĩ kaigana ũna, akahota kũmenya wĩra ũyũ wa kũhanda mĩtĩ kana mahũa. Na kũngĩkorwo kũina handũ kũrathio kũhandwo mĩtĩ, mũndũ no atware mũndũ, nĩguo akahota kũmenya ũrĩa wĩra ũyũ ũrutagwo.

Haha no nginya mũndũ akorwo athiĩte cukuru, nĩguo agakorwo amenyete ũrĩa angĩhota kũrigita ng'ombe, mũndũ ndũngĩanjia tu o kuoya indo ũkanjia gũtheca ng'ombe. No nginya ũkorwo ũthiĩte cukuru na nginya ũgakorwo nĩ wonete kanya ga gũthiĩ kũrutithia gĩthomo gĩaku na ciĩko, nĩguo ndũgakorwo atĩ ũreka ũndũ wa kũrigita ng'ombe oro ũguo.

Haha no nginya gũkorwo nĩ mbiacara ĩrathiĩ nambere, na no nginya mũndũ ũyũ akorwo nĩ kũgũra aragũra, kĩndũ ta ndawa ya mĩmera, kana ona ndawa ya mahiũ, kana indo ta bataraitha. Tondũ ndũka ĩno nĩ ĩronekana nĩ nduka ĩngĩhota kwendia indo ici ciothe. Na kaũndũ gaka nĩ kaũndũ ka bata mũno harĩ mũrĩmi tondũ indo ici ciothe angĩkorwo akĩgũra haha no cimũteithĩrĩrie-inĩ ũrĩmi-inĩ wake.

Gĩcigo gitũ no njuge nĩkĩrathimĩtwo na irĩma, na gũgakorwo andũ nĩmakĩte irĩma-inĩ iguru. Ningĩ thirikari nĩ ĩrutanĩirie gũthondeka mabara, na mabara maya nĩ makoragwo na mĩtaro ĩrĩa ĩgũikũrũkia maaĩ, na nĩ mũno ũkore maaĩ maunĩte barabara-inĩ ici. Ona ningĩ rĩ, kũndũ kurĩa kwĩna njũĩ nĩ hinya mũno ciune tondũ mĩciĩ yakĩirwo kũndũ irĩma-inĩ igũrũ.

Haha no hakorwo na mũndũ ũmwe ingĩmenya thĩinĩ wa andũ aya. Mũndũ ũyũ nĩ James Orengo. Na James Orengo nĩ mũteti thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ateti nĩ amwe a andũ arĩa matũthondekagĩra mawatho. Na mawatho maya nĩ matũteithagia gũikara wega thĩinĩ wa bũrũri witũ, na ningĩ andũ aya nĩo matũrehagĩra mawega ta ma gũtũethera mbegũ iria tũngĩhota kũhanda, tũkahota kũgetha magetha mega.

Tondũ andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ arĩmi, na gũkorwo makĩmenyithia atĩ kwĩ na bataraitha ĩtarĩ ya ma, nĩ mekũhota gwithema rĩrĩa me nduka-inĩ makĩgũra. Na ũndũ ũyũ nĩ ũkũhota kũmateithĩrĩria makarora wega matigakorwo nĩ amwe arĩa mekwenderio bataraitha fake, ĩrĩa ĩgũthiĩ gũthũkia irio, kana ona ĩkorwo ĩtarĩ ya gũteithia irio ciao.

Haha nĩ haronekana hena ũndũ wa gũtua macani, ũrathiĩ na mbere na nĩ kũronekana mũndũ ebangĩte wega, na ena gĩkabũ gĩthaka, na ona nĩ aronekana nginya nguo irĩa ekĩrĩte, nĩ cia wĩra na nĩ mũndũ arutaga wĩra ũyũ. Na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, harĩ kũharĩria macani, kamũira matwarĩtwo gĩthĩi-inĩ.

Irio ici cia njũgũ karanga, mũndũ ũkwamba na kũciũa, waciũa ũkareka ciambe ciũme. Cioma rĩ nĩ ũgũcoka ũcithambie wega na ũreke ciũme o rĩngĩ, ciarĩkia kũma ũciĩkĩre thuburia-inĩ, na wĩkĩre tũũĩ tũnini na ũminjĩrie gacumbĩ igũrũ. Arabu nĩ ũgũciĩkĩra riko ciambe citherũke nginya rĩrĩa maaĩ mekũhũa, mahũa rĩ nĩ hĩndĩ ũkũmenya rĩu no ũhote gũcirĩa.

Haha no nginya nĩ kũgetha kũragethwo igwa, na igwa ici nĩ cigũcoka cihũthĩke gũthondeka cukari, harĩa cigũthiĩ iganda-inĩ cithĩo na cihote gũthondeka cukari ũrĩa tũkũhũthĩra mahũthĩro-inĩ maingĩ ma omũthenya. Na cukari nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩ bata mũtũríĩe-inĩ ũyũ witũ.

Irio cia matumbĩ ma gũtherũkia, ũkwamba woe matumbĩ maku, ũmathambie wega, arabu nĩ ũgũcoka ũmekĩre thuburia-inĩ imwe. Arabu ũcoke wĩitĩrĩrie maaĩ manini, maaĩ matibatie gũka igũrũ wa matumbĩ. Ukareka magatherũka ta ndagĩka ikũmi na ithano ũguo, na marĩkia gũtherũka nimegũkorwo mahĩĩte. Arabu noũhote kũrĩa matumbĩ maya na kachumbari .

Wa mbere, ngwamba menye kana mĩtambo ya Mpesa nĩ yuma na thĩna. Ningĩ njoke njũrie kũria bengi-inĩ kana mbeca nĩ cihotire gũkinya gutigakorwo nĩ mĩtambo ya bengi yuma na thĩna. Ningĩ nĩ ngũcoka njũrie mũgũri ahũthĩrire njĩra ĩrĩkũ kũrĩha, ndagakorwo onake ndaramenya ũrĩa mũtambo wa Mpesa ũhũthagĩrwo. Rĩu kuma hau nĩ ngũhota gũtua matua ũrĩa ngũhota kũmũtarĩria ahote gũtũma mbeca ici atarĩ na thĩna.

Ũmwe wa moritũ marĩa arutwo mageragĩra nyũmba-inĩ ciao cia toro, nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na gĩko mũno nĩ kuhotaga gukorwo na indo ciramarĩa ta thuya kana ngũngũni, na kũgirĩrĩria ũhoro ũyũ nĩ mabatie makaroragwo maita maingĩ matikae kwĩrekereria nyũmba-inĩ icio ciao cia toro makagĩa na gĩko. Kana gũaikaranga gũgathambio wega na gũkahota kũhũrwo ndawa cia kũgirĩrĩria indo ici citikamakore.

Ũmwe wa thĩna ũrĩa ũgomeire ũgima wa mwĩrĩ, nĩ atĩ andũ matirakorwo makĩrĩa irio iria cirabatarĩka, kana matirarĩa wega. Na ũhoro ũyũ no ũkorwo ũraumana na irio gũkorwo cihaicĩte mbei, na andũ magakorwo matirahota kũgũra irio iria cirateithia mĩĩrĩ yao, magathiĩ magekora nĩmarũarire mĩrimũ ĩrĩa mangĩhotire kũgirĩrĩria na kũrĩa wega.

Hĩndĩ ĩrĩa ndagĩa thĩna wa thimũ, na nĩ ndaremwo nĩ gwĩthondekera, ngwetha mũrata wakwa ũrĩa angĩkorwo ooĩ kũthondekera. Na angĩremwo rĩu nĩguo nguoya itua thiĩ njethe bũndi wa thimũ na nĩ hinya mũno ngorwo atĩ bundi wa thimũ nĩ araremwo nĩ kũthondekera thimũ. Na ũguo nĩguo ingĩhota gwĩka nĩguo thimũ yakwa yaagĩre.